ore taa palimu kuna nadolita tene ore ene dukuya naa coursera ,ore eniare naa udemy, ore ene uni naa learnDash ,ore ena nkae naa thinkfic , learnworlds, learworlds ,teachable, kajabi, moodle, docebo, docebo.

Ore taa paa ene tipat ena bae te murrua , te murrua ang , ore pitu alo ena siaie custoner care, naa keisadia oltungani ,neretoo oltungani , neutaa oltungani eneiko pee eitobiraa isiatin enyenak ashua imbiasharani enyenak , neuta eniko pee eiterunyie esiai enye ,neutaa ntokitin nainyial esiai , ontokitin nailepunyie esiai, niaku ina esidano ena toki naji customer care tiatua emurua ang ,tiatua isiatin ang.

Ore taa entoki naidim atolimu tene nadolta aasa, kadolta anaa ore kulo naa iltunganak otii entumo oota entoki nagirae aimaki tiatua ena tumo .Niaku kadolta anaa ina nagira aasa ,ore ele otii dukuya tene naa loota enchati naibor naa kadolta anaa ninye duo olarikoni lenye ogira arikoo niaku ina nanu adolta tene. Niaku ore kulo tunganak naa ketonita eeta entoki nagira aimaki.

Ore taa tipat eunore tiatua emurua aang' naa ore eunore kisho oltung'ani metaa kilepunye oltung'ani amu keeku miata ake ninye esumash amu ore eneeku iwunisho te woji ino tolchamba lino mintoki aata esumash amu keeku ikesisho ninya Ina daa, nisho oltung'ani oltung'ani minoto iropiani amu keeku kore piilo piinkesu ina daa pee pee ilo amir nitum iropiani. Niko sii iltung'anak le murua menoto sininje isiaitin amu ore peeku iyata esiai tolchamba nimbotu iltung'anak, ninjo esiai neeku ore naa neeku inakata inchoo irkulie tung'anak isiaitin nitum siye iropiani tenimir Ina daa, nitum sii iye endaa ino ninya tening'esu tilo shamba lino.

Ore taa ntokiting nadolita tene, naa bill manager, business management, education entertainment, global pay, Safaricom bundles, KCB-mpesa, mpesa, discover more, Safaricom business, my movies Africa, report fraud, games on, ilobet, twiva.

Ore taa entoki nadim atolimu nagira aasa tene naa kadolita ajo eunoreki, eunore egirai aunisho tene e ngano neeku engano adolita nanu eunitoi tene.

Ore taa entoki nadolita tene, naa impoosho. Impoosho adolita tene. Na ore enikoni tenitobiri enasiai, naa kajo agel kuna poosho. Ore kwanza eunore ompoosho, na empeku ake oltung'ani ilo ainyang'u ompoosho, mpoosho naba enaa niyieu, nirem olchamba lino, nibukoki niun, nibukoki nebulu. Aun duo enaa enoshi nauni mpoosho. Ore piidip atuuno, neeku ipik ake enkare, nimpalilia enaa enoshiake, ore pebau enakata inkesua, na igel ake, agel aku ibukoki ake ewoi, niikur, niikut, nigel mpaka neishunye ilo chafu. Nipik taa nakata mpoosho inonok osokoni, ashu inya ashu intaas enintaas.

ore taa entoki naidim atolimu tene naa kadolta African banker awards two thousand twenty four niaku kadolta anaa ore ele tung'ani naa keeta entoki naishinda neeku kegirae awosh empisha akeeta entoki naishinda tenaa tenewueji e African banker awards.

Ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena enatoki naigero tenwuei naa kulo tung'anak le social media neeku ninche oogira aitodolu naa erikore enapa kata enaduo engelunoto o president apa 2022 neeku egirai aitodolu duo nagigirai aiendelea tengelare e 2022 egirai naa aagelu ele o president.

Ore taa entoki nadolita nagira aasa tene wueji naa kadolita ele tungani anaa keshomoena office ashuaa atumore ena siankiki metoliki ashua keeta embae nagira ainosaki enaikunaa ,ashuaa kegira ainosaki, mambo ,intokitin naihusu biashara ,metuutaki vile naikunaa niaku kaolita naa keeta entoki nagirae autaki ele tungani ena siankiki vile nalo aikunaaa ashu vile naas.

Ore taa entoki nadolita tene naa, ketiu enaa kanisa ashu ewueji neomonishoreki ookulo tung'anak ooji isilamu, neeku ore taata kuna anisani enye ashu kuna wuejitin enye neomonishoreki kekumok oleng' tenaalo enkop ang' ee kumok oleng' eteshetishote oleng' etiu enaa tenda town nikitii embata naa ketii kuna anisani ashu kuna wuejitin enye naomonishoreki, neeku ketii ineweuji enkop kuna weujitin neeomonishoreki oleng'.

Ore taa tenaa entoki nanyor tena bae naa kitodolu ajo ore kulo tunganak otii ele aini naa keeta osiligi ashu keeta entoki sidai naanyita tedukuya. Amu ore tenetii oltungani siadi tidie aanyu naa kitodolu ajo keeta entoki sidai nagira aanyu. Ore taa entoki tena nemanyorie naa ki kituraa enkata , amu tenakata oltungani otii siadi tidie ompaka ade nebau ene wueji naa keaku iturayie enkata sapuk.

Ore taa nanu sababu panyor ena bae naa .Ore ele tungani peuditoi naa kegirae aibooyo, keeta emoyian nagirae aibooyo, ashu keeta emoyian naata nagirae abak tiatua ele tungani. Niaku ina nanu anyorie tiatua ene ,nanyor sii eletungani obakita amu eishopo intokitin naibooyo ,emoyian naibooyo nai petum emoyian naata ele tungani .Niaku ina nanu anyorie ena bae nagira aasa tene.

Ore taa, entoki nadolta tene, na kitau enaa esiai olturrurri, eetae tenewei. Naponu iltung'anak atoni, neeta entoki nagira aimaki. Neeku ore enasiai tenkop ang', kegira aitobirari oleng', keetae ilturrurri kumok tenkop ang', na kegira aendelea, esidai oleng'.

Ore taa te nanu naa tenanu engeno nayieu peyie atumoki ataasa ena siai naji ene social media .Naaore engeno nayieu naa kwanza engeno nayiolounyie ,aaaibunga kuna mashinini, ashu engeno nayiolounyie iwuejitin nairony, enaiko peyie aya ,aya duo naji video ashu enaasita ilo tungani ,ina engeno ayieu natum. Kayieu siinayiolou engeno ashu eropiyia ashuaa entoki naidim enatoki amu ore paidip anoto engeno enaiko tenaas ena naa keyieu naa keyieu naa kaaata entoki nainyiangunyie patum naa ataasa ena siai.

Ore taa engeno arashu imbaa nayieu pee aas ena siai naa kayieu engeno enayieu enaiko patum ataasaena siai, enatum peyie aiko aa ataasa ine wueji tenairony tena mashini, ewueji nalo tena mashini peyie atum ataasa ena siai. Kifaa peyie alo, keyieu naa kalo darasa ,napuoi aisum enaiko tenaas ena siai ena mashini amu mpaka pilo oltungani darasa peekipuo aisum eninko wuejitin pookin nifaa oltungani pirony, eninko pibung ena mashini pemetum pemetum ee pemetum viruses, pemetum peminyial emashini niaku miasisho . Niaku kifaa piata engeno onena tokitin pookin pitum taasa ena siai ena ,mashini.

Ore taa entoki nadolita nagira aasa tena pisha , naa kadolita iltunganak otii ewueji naijo enkiwanja .Ore entoki nagira aendelea tene naa ketiu anaa kegirae adala empira, ore ele tungani otii ene naa ketiu anaa kegira adala empira tenewueji. Niaku ina adolta egira aasa tene wueji.

Ore taa entoki nadolita nagira aasa tene naa kadolta ajo kore Kuna naa nkera nawoshito empisha, negira aipangana naa ore nkutitik netoni tiabori, Kuna doropu kuna kunyinyik netoni te abori, ore Kuna botorok nitashe ninje. Neeku adolta naa neja nija eyia, neija etiu ena pisha nadolta tene wueji.

ore taa ntokitin pookin nadolita tene naa kadolita major goals of prenatal care nadolita ensure a safe a birth for mother and child by promoting good health habits and reducing risk factors that may be continued after pregnancy, educate in self care for pregnancy , provide physical care ,prepare parents for their responsibilities of parenthood. Neeku nena tokitin taa adolita tene wueji.

Ore taa intokitin nadolita tene, adolita inkariak ,adolita isodai, adolita eilata , adolita apple, adolita goget ,adolita hoho, adolita cabbage, adolita irnyanya ,adolita oltungani otaasa shopping enye ,enapita tena trolley ,egira aya mehomi ahesabu, netii atua ena trolley enye eilata ,etii esukari ,etii irnyanya , etii shumbi , etiikuna tokitin pookin, etii sausages , etii kuna tokitin pookin nadolita tene wueji. Adolita isudai tende wueji te kando , adolita enkiti beshen natii kando tende ,niaku nena tokitin adolita tena tene wueji.

Ore taa ebae naitiship tenasiai, tenasiai e KCB bank, na ore KCB bank, naa bank sidai oleng', bank sapuk oleng', naishooyo, naishooyo iloni, nishooyo ailoni nipik iropiyiani inonok, nishum, neshuma tine na teniyieu ninchoyo, aishooyo meewai enaa loan, nishoori pemitoki atoni. Ore ishoori enaa loan, neisho. Neeku ore enaampuni e KCB, nebae entoki sidai oleng', naretito yiok tolosho lang', neeku ebae naitiship oleng' oshi nanu, enasiai e KCB. Nadolta tenewei enaa, ishooki ena University of Nairobi, three million. Neeku ore ena KCB bank, na bank sidai oleng',na kaitiship oshi oleng'.

Ore taa entokinagira adol tene wueji , kadolita kulo tunganaka anaa kegira aitururo tene wueji, keeta entoki nagirae aliki , niaku kegirae aliki ena toki nelikini maana ena toki, niaku kadolta anaa keeta forms aiput, inkardasini nagirae aiput, niaku kadolta anaa ina nagira aasa tene. Ashu keeta entoki nagirae aliki , nelikini maana enye paa kishori, neeta nkardasini nagira kulo tunganak otii ene wueji aiput naa naihusu ena toki nagirae aliki.

Ore taa tipat ena toki aa my family health cover from my group naa kadolita anaa ore entoki nagira aendelea tene ,ore ena company e equity ,eeta cover nai cover oltungani . Nai cover nai tuseme ormarei ai cover niaku ore pilo ,pilo nai pimwoyu ashu pitum enyamali nitum ki cover ena ena equity bank . niaku kadoloita ajoore ena equity bank ena cover naisho irmareita ,naa entoki emaana oleng tiatua emurua amu kelo nitum oltungani enyamali nemiata iropiyiani ashu nemiata ee nemiata iropiyiani nilotie sipitali ashu nintatuayie enaduoo nyamali niata, niaku ore tenakata ena cover naa kisaidia iltunganak oleng amu keaku naa minyamal oltungani amu keeta entoki nikisaidia tenelo nitum enyamali

Ore taa enaiko tenalimu ena naa ore entoki nagira aendelea tene naa kadolita naa adolta naa ajo enkampuni e equity naa ore esidano ena naa kegira kulo tung'anak aponu neponu aisum iltung'anak enaiko teneshum iropiani te benki enye e equity ashu eneiko tenikunaa iropiani enye enaiko intokitin naijio nena enaiko teneshum enaiko teneya yani ekira aisum iltung'anak esidano ena benki enye e equity neeku ina nanu adolita ajo ina etipat ena tiatua iltung'anak lang peponunui nishori iltung'anak eng'eno ashua tipat ena benki ashu shuma eh enchumata oropiani enye tena benki.

Ore taa entoki nalotu damunot ainei tenadol ena pisha tene, naa kadolita, eda siankiki natii dukuya nadolta ena, toki ashu ena nagira aiteleki ena mashini enye ajo kigero ncba, naa ore ncba naa bank. neeku ore entoki nalotu damunot ainei naa kadolta anaa ore ena siankiki kegira aisum kulo tunganak ashu autaa kuusu ena benki enye e ncba, neeku kadolta anaa Ina nagira aendelea tene, naa ore entoki nalotu damunot ainei naa benki e ncba, nalotu damunot ainei tenadol ena siankiki nadol ena toki natii te dukuya ninye.

Ore taata, eh tipat eunore, tiatua emurua ang',na ore tipat eunore naa, mintoki oltung'ani aata esumash, ashu mintoki oltung'ani apukoo, amu ore eneeku yata entoki niata tolchamba lino, endaa niata, mipukoo. Neku yata oltung'ani ropiyaiani, amu ore pelo ningesu enaduo daa nituuno, nila amir, nitum iropiyiani. Ore si enkae tipat eunore, incho irkulie tung'anak isiaitin. Amu ore peku iyata esiai tolchamba lino eunore, ashu akurroki enaduo toki nituuno, na iltung'anak incho esiai, pekiponu aasaki, netum iladuo kulie tung'anak iropiyiani. Neeku ina nanu adol enaa tipat eunore, tiatua emurua ang'.

Ore taa biotisho tiatua ena toki naji health care tiatua emurua ang , naa entoki sidai oleng naa entoki nikitusuja oleng .Naa ore biotisho kiteru tiang nelo atua enkaji ino ompaka nipang alo boo ino ,niaku kifaa pintobir oltungani pooki toki ino , nintobir osesen lino, enkaji ino ,oboo ino nisafisha enkaji ino ,osesen lino, ometabaiki endaa niyier tiatua enkaji ino, nisafisha endaa ino, ore endaa niyier neaku safi , ore entoki nintumia ayierie naa kisafi .Niaku ore ena toki naji biotisho yani ketii pooki wueji ,tiatua, tiatua maisha oltungani.

Ore taa embaye naitiship tiatua ena siai eunore oh naa ore eunore nentoki e maana oleng amu ore peeku keunisho iltung'anak nitum oltung'ani endaa nintobirr ewueji ino nintobirr naa kitopiroi ina unore vile eningira aitobirr ina inaterit ino naa kitobirr ina terit neeku enterit sidai neeku ore piilo aunisho pimbelekeny aun enkae toki naa kisidai nitum endaa ino ninyia endaa tenkaji nimi nimirr nitum iropiani nincho irkulie tung'anak esiai tiatua ilo shamba lino netum nena ropiani sininche naku ore ena siai eunore nentoki e maana oleng naa kaitiship oshi oleng.

Ore taa embae naitiship tena siai oonkishu naa ore iyiook anaa irmaase naa ena siai enaang ena siai oonkishu . Niaku ore inkishu anaa tenakata kulo asho nadolita tene , kitubulu oltungani niramat ompaka metubulu .Niaku ore ilasho keeta ewuei nebau niaku ipik osokoni nimir, nitum iropiyiani ,Nintoki nainyiangu irkutiti , nintoki amir ,nitum profit ashuaa faida nipik kando. Niaku ina taa biashara ang naa yiook sanasana irmaasae ,ena duooshi yiook kintaa biashara ang . Niaku ina nanu naitiship oleng tiatua eramatare oonkishu.

Ore taa eng'eno nayieu ashu mbaa nayieu pee aas ena siai, naa Kayieu eng'eno, kifaa oltungani peeta eng'eno enaiko pee eyiolou airemok olchampa lenye, enaiko, peeyiolou aitobiraki Kuna tokitin kuna, kulo paaipi ashu Kuna drips peetumoki aipimaki tenqa duoo naaji, for example kitunkuu ituuno, ore Kuna kuti gumoto oshi natii kulo paaipi, naa kifaa pee ipek ene wueji netii ena kitunkuu, nituuno, peetum naa ena kitunkuu anoto enkare anaa enaifaa. neeku kifaa oltungani pee iyata engeno. oo Kuna tokitin pookin pee itumoki ataasa ena siai.

Ore taa entoki nadolita nagira aasa tene naa kadolita empeut natii enkare , nadolita inkishu nagira aok enkare tena peut .Niaku ore kuna kishu ketipikaki enkare ena peut ,petum atook enkare tena peut kuliko napuo ajing atua osilanke ashu apuo ainyial enkare tiatua osilanke , nepikakini emashini, petumoki aipampa enkare pejing ena peut ,petumkuna kishu atook enkare tena peut. Naa kadolita enaa are ajo enkare safi naa ninye esidai tiatua iseseni lookuna kishu.

ore taa sababu ai pamanyorr ena baye naa kadolita kuna tare ajo kegira adaa tewueji nemetii inkujit nemetii imbenek adolita enakop ajo kitau olemeyu oleng naa ore embaye nemanyorr tiatua ene naa kaiba enewoi amu olameyu neeku kitodolu ajo meeta entoki nagira kuna tare aanya olameyu ake kitodolu ajo ore kuna tare meeta entoki nanyaita pii metii imbenek metii inkujit neeku olameyu ake, ore enetii kuna tare naa olameyu ake nekitodolu ajo wore kuna tare keeta esumash meraposho amu metumito endaa naa ekutosha petum ataraposhoto.

Ore taa eninko pintobir ena daa interu naji oltungani ayier orgali , nintokitokie enkare ino , ore pitoktok enkare ,nipik enkurma, nikurt ompaka nebau esaa naku ele gali lino nintau. Ore ele sinkiri naa ingas aitokitokie ometabau kiwango naifaa pebau, ore pintau , ninkarang kitunguu ino, nidungdungoki irnyanya linonok , nipik ele nyanyai , nincho mikarangayu vizuri nipik supu mpaka nebau ewueji sidai ,nimpakua endaa ino nipik isanini ena vile natipikaki kuna.

ore taa entoki nadolita tene naa ele ola otii atua ena crate naa kitodolu ajo wore ele ola eteenaki etang'asaki ayen aitobiraki etang'asaki aimulumulaa nitokini ayen aitobiraki ne nitokin ayeniki ena crate naku kadolta ajo wore ele ola naa ketii ewueji sidai neeku eteenikiaki ewueji vizuri ore entoki naba anaa enanapieki naa kitabaya ake ele ola vizuri anaa vile enaifaa amu eteenaki aitobiraki.

Ore taa tenanu maana naata ena siai toonkisin ekila enkolong naa ore naji tenidum oltungani isinkir lobanji ashuaa zaidi nimir te kila enkolong, nimir naa kitodolu ajo ore ele tungani naa keloita ake maisha enye esidai dukuya esidai aitobiraki amu ore ele tungani keaku keeta entoki natum te kila enkolong emirta kulosinkir lenyenak niaku keeta ekenye enkiti toki naitijingu tenkolong .Wa itimira ,wa iwa enkaji ino nilo anya mipukoo ake ninye naa ketum ake ninye enkiti toki nipik embene ino kila enkolong.

Ore taa tenajo adamu enkolong nataasa enasiai, naa, enkolong apa nikigira aitau irpaek, tolchamba. Eki kadamu enaa, kitaasa apa enasiai, nikingesu lelo paek. Neeku kadolta enaa inapa nagira aasa. Nadamu ore kuna tokiting natii tedukuya tene enaa irmapepeeni, nikisotu, nikincho nkishu, neeku kadamu apa enaa kitaasa esiai naijo ena, nikisotu kulo mapepeeni likintau torpaek, tenkata olameyu. Neeku ekisotu nikirragie, ashua kincho nkishu minosa, amu kisaidia nkishu oleng'.

Ore taa ena siai orpaek temurua ang naa kegira aitobirari oleng amu ore enkop nikimanya iyiok nenkop naunishoi neeku keetae irpaek neuni irpaek nikesuni neku ore ena siai eunore tenkop ang naa kisidai oleng kegira aitobirari oleng amu ikiyata inkariak nikiyata ilchambai likinuie kuna tokiting ta aitobiraa ena siai oleng tenkop ang beeku ene maana oleng naa ore pinkesu oltung'ani irpaek linonok anaa kulo tanakata mintoki aata shida enkurma amu idumu kulo paek niya nikipuoi aidong'oki neeku enkurma neeku miyata shida enkurma nindim sii ainosa kulo paek anaa irpaek arashu orkiseri nenya inkera inonok neeku miyatata, miyatata shida ake ninye esumash.

ore taa entoki nadolita nagira aendelea tene naa kadolita iltung'anak irpayiani ogira ayieng'isho adolta enkine nayieng'itae tenewueji neeku kadolta ajo ena kine eyieng'itae ore ena kine naa kepirr esidai isidan inkiri ore ena kine kitodolu ajo ore ena kine naa enkine bioto enkine ake bioto naa nateyiang'aki ake labda ayieng'aki inkera ashu ayiang'aki intomonok niaku kitodolu ena kine ajo enkine biyoto nagirae ake ayieng naa kibioto oleng naa keton akegirae aiteru ayieng eton etu eyieng'i oleng kegirae aiteru ayieng ena shoto idipaki enda nkae alo enashoto eyieng'itae neeku kitodolu ajo wore ena kine naa enkine bioto nayieng'itae ake ayieng ake penyae.

Ore taa enikunari ena siai eramatare temurua ang naa kisidai ake amu ore iyiook naa ekira irmaasae .Niaku ore ena siai eramatare oonkishu ekielewa oleng, ekiyiolo oleng eramatare oonkishu, ebaiki ntare. Niaku ore eramatare oonkishu tenkopang egira ake aendelea esidai ,ekiramatisho ake esidai , nikiyiolo ataramat inkishu. Niaku ore esiai eramatare tenkop ang naa esiai emaana oleng naa entoki naa ekiyiolo ataas ebulu ata enkerai ebulu keyiolo ataramata enkiteng ,tapala duo yie oltungani sapuk. Ekiyiolo eramatare oonkishu ekingira aendelea esidai . Ore nkishu tenkopang keeta iltunganak, meeta enkang nemetii enkiteng, niaku ore esiai enkiteng tenkopang naa entoki emaana oleng.

Ore taa entoki naidim atolimu tene naa kadolita ajo noona nkera naagira adaa , naa ore ewueji nagira adaare naa ewueji neleng oleng nee ewueji sidai oleng. Niaku kadolta ajo ore kuna tare tewueji negira adaare naa keraposho kuna tare naa kadol ajo kegira itiringa oleng . Niaku kimaanisha ajo ore ene wueji netii naa ketii olari, neaku kegira aitumuraki ele ari lenye niaku kegira adaa esidai. Niaku ina naa entoki naidim atolimu tene ajo ore kuna tare ketii esidai , idolita ninye ajo keraposho amu kegira atum olari esidai niaku ina taa nanu adolita tene.

Ore taa sababu ai aa kainyioo pemanyor ena bae ,ore torkwaak lang loormaase naa ore entoki naijo ena orpayian onapita enkare ashu oltoo nemeifaa ,entoki duo naji najio kitorono .Amu ore enkare naa nkituaak ifaa peepuo ,nkituaak naifaa pepuo enkare, ninche naifaa penap oltoo . Kake ore tiai shoto naji orpayian ebaiki naa ore enkitok enye kemwoi ashuaa keeta ake enyamali naata, nemeeta oltungani oidim aisaidia .Niaku ore naji tiai shoto kisidai kake tendaalo entorono endaalo ,kitorono tenchoto sapuk oleng ,amu mifaa naa irpayiani peas ena . Kake ore naji petaa keeta enyamali naata enkitok metaa mindim ataasa ena naa kisawa.

Ore taa embae naitiship tene tena pisha nadolita tene, kadolita ajo , egira akenyu ,enkakenya ,idamu oshiaake oltungani esidano enkakenya , tenekenyu neserian pooki toki . Adolta ajo ekenywa neboloo olopeny kuna kishu , nkishu enyenak, egira adaadaa tine tiauluo. Niaku kadolta ajo ore entoki naitiship tene wueji , nadolita ena kop ajo olari , adolta ninye ajo keetae , ketii enkoileelio nina nagira aiteru aloolo ,amu iterua naa aoshu enkolong. Niaku kadolta ajo entoki naitishipisho oleng amu olari, niboloo oltungani nkishu inonok egira adadaa tine tialuo yani entoki sidai oleng .Ining ake oltungani ajo ore ina naa entoki sidai naa entoki nikintiship oleng . Adolita ajo entoki sidai ina oleng, ore taata openy kuna kishu naa kisidai , ketii ake ewueji sidai amu keleng enkop niaku ore inkishu enyenak meeta esumash , niaku kisidai ake ,kadolta ajo kisidai ena oleng.

Ore taa entoki nalotu indamunot ainei naa kagira ake adamu enkitok ashu esiankiki ashua entomononi natabayie naa keeta support ashu kegira orpayian lenye aisaidia ashuaa ateroo tena tena safari tena siai. Niaku kitodolu ajo ore ake ninye tenaalo ebiotisho naa entoki e maana oleng

Ore tenadol ena kiteng tene wueji naa ore entoki nalotu indamunot ainei naa orkwak lang loormaasae . Kadolita ena kiteng ajo kepono, kadolita ajo keeta impirda are , ore tenda nkae alo naa kengama ake enkae kiok ,niaku kadolta ajo orkwaak lang loormaasae .Amu ore oshi iyiook tormaase lang naa kepon oltungani naa kila orgilata ashu kila duoo enkang neeta orponoto lenye. Naa ore oshi ina kisho metaa ore tenakata tenepuo inkishu ewuei nebo, nepuo inkishu adaa tewuei nebo , naa ketum adake oltungani ategelu enkiteng enye eimu oladuoo ponoto lenye. Naa ore sii ina amu ore inkishu naa keeta pookin ,keja aaku keeta pookin orangi obo. Na ore peaku keeta nkishu irponot oopaasha naa ketumoki oltungani ategelu enkiteng enye tiatua inkishu kumok. Niaku ina taa nalotu indamunot tenadol ena ajo entoki ena emaana amu keaku naa ore oltungani miimin enkiteng ino ila adake atua nena kishu naa nitum enaduoo kiteng ino.

Ore taa entoki nadolita tene naa olchamba loltungani otuuno nepik inkwashen ,niaku kadolta ajo inkwashen kuna ,amuore kuna flowers nadolta tene ashuaa kuna maua naa inoo nkwashen . Niaku kadolita ele shamba ajo nkwashen nauno , etuuno olopeny.

Ore taa tenanu enaiko tenaoomonu likae shani naa kalo, kaloake ene wueji duo naishorieki ele shani , nalo naomonu najo maishori likae shani amu ore ele laishooki naa kadolita anaa maisaidia .Naomonu tenkoitoi, tenkoitoi enkanyit , otenkoitoi duo naishiaa , paatumokini duoo aishoo ilo likae shani laisaidia.

Ore taa tenanu anaa vile nadolita ena pisha kulotunganak ogira atoni tenebo anya endaa ,naa kitodlu ajo ore ena naa entoki sidai . Amu ore tenetoni iltunganak tenebo, nenya endaa tenebo ashu netoni neshipa tenebo naa entoki sidai amukeyau naboisho nisho iltunganak metaa kibunga niaku iltunganak entoki nabo niaku kadolita anaa entoki ena sidai. Netoni iltunganak ,niro nejingaro iltunganak ,neyiolouno niaku ore ena naa entoki sidai ena tenanu , madolita entoroni ena , kadolita ake anaa entoki sidai.

ore taa entoki nadamu tenadol ena siai naa ore entoki nadolita tene naa irpayek oisalaashaki torpuya metoito naa kisalaashi torpuya metoito ore piidip atoito nepiki irkuniani netumokini awaita sokoni neeku ore ena naa embaye sidai oleng amu ore peeku iyata oltung'ani irpayek linonok anaa tanakata kulo indim aawa nilo aidong nintaa enkurma ashua intaa endaa ino ashua iya osokoni nilo amirr tosokoni nitum iropiyiani neeku ore ena naa embaye sidai oleng neeku ore ena naa embaye sidai oleng neeku ore enadamu kulo payek nadamu ajo keeta esiai sidai naa keeta imbaa sidan naitaas oltung'ani.

ore taa tipat epeyasi ena siai ashu piifuga oltung'ani kuna lukunguni naa entoki e maana oleng amu ore piifuga kuna lukunguni ore kuna lukunguni neyu irmosorr niya llo mosorr olduka nilo amirr ore sii kuna lukunguni naa ore sinche keeta kiwango nabau nimirr ata tanaa, ata teneton ankunyinyik inoshi naji inkashuin indim ake sininche atimira neeku ore kuna lukunguni nentoki e maana oleng niaku kisaidia oltung'ani tiatua maisha oleng.

ore taa ena baye ontare nibelekenya oleng enkop ang amu ore piifuga oltung'ani ntare peeku iyata intare inonok naa entoki sidai oleng amu ore ntare naa ninye karsisisho ang kira yiok irmasae naa ore intare teneeku keeta oltung'ani intare isum inkera inonok nenyai endaa tina ang neramati inaduoo tare neeku ore ena naa entoki, entoki etipat oleng tiatua enkop ang naa wore intare teniaku iyata oltung'ani intare indim atipika osokoni nimirr niasie nena ropiyiani isiaitin inonok ore intare naa entoki e maana oleng entoki etipat oleng ore sininche intare naa keeta ingaramani enye amu ore peeku enkata olameyu naa keeta keaku kifaa oltung'ani pindurr nilo inkulie kuapi nilo aing'uraki kuna tare inkujit ning'uraki imbenek neeku ore intare naa entoki e maana oleng tiatua enkop ang naa etipika yiok ewueji sidai oleng intare anaa irmasae.

Ore taa sababu panyor entoki ena bae nagira aasa tene wueji naa kadolita ele tungani oibungita ele kine , naa ore line ,ore ele kine kitodoulu ajo oloo oloropiyiani kumok oleng orkine opir oleng, naa orkine sidai ele . Naa kitodolu ajo ore ele tungani tenaa kosokoni naji emirita ele kine lenye naa kitodolu ajo kelo ele tungani atum iropiyiani sidan ashuaa tenaa keyiengita naa yanientoki sidai ,, entokibioto . Niaku kitodolu ajo ore ele kine lotii ena pisha naa oloropiyiani sidan oleng , kelo ele tungani amir naa kelo atum iropiyiani sidain.

ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa kadamu irmasae lang enoshi kata kadolta enoshi kata eeta, kadamu enoshi kata eetae inchereeni epuo irpayiani neyieng'i inkishu kadolta tene ajo enkiteng eyieng'itae naa kadolta ena kiteng ajo enkiteng napirr enkiteng sidai niaku ore entoki nalotu indamunot ainei tenadolu kulo payiani eyieng'ita ena kiteng kadamu enoshi kata eeta irmasae lang inchereeni naata neyieng'i inkishu netoni nesipae nenyai inaduo kirik neshipa iltung'anak netoni tenebo kadolta, ore tenadol ena pisha naa ina nalotu indamunot ainei adolta kulo payiani waare oibung'ita inkalema oyieng'ita ena kiteng, ena kiteng naa kelio ajo enkiteng bioto enkiteng ake sidai nememuoi kisidan inkirei naku kadolta ajo yani ore tanadol ena naa kaitadamu ina.

Ore taa tenanu ele kwak lang lormaase enaiko peyau osesen supat naa ore oshi iyiook kira irmaase naa mikiata oshi , ore anaa eimu kuna daikin eatua, ore anaa orkwak lang lormaase mikiata oshi nena daikin ,mikinya oshi nena daikin . Ore yiook kira irmaase naa ore endaa ang naa kule ,nkiri, osarge ina oshi endaa ang iyiook. Naa ore eimu ele kwak lang lormaase naa itumoltungani osesen supat amu miata nena chemicals oshi naanyae tiatua endaa, nena tokitin oshi pookin napiki endaa peyie eaku. Mikiata oshiiyiook kira irmaasae. Niaku kadol ena ore oshi naa nikiok ake yiook kule , nkiri, neoki osarge ntokitin naijo nena, nemetiii chemicals atua naa kadolita anaa keyau osesen sidai , niaku itum oltungani osesen supat lemeeta kuna moyiaritin kumok.

ore taa eninko oltung'ani pintobirr ena ashua pii piipej kuna kirik inonok aitobiraki naa inok ake oltung'ani enkima, ing'as ayieng enkiteng ashu enkine ino ore pindip ateyiang'a niworiwor inkiri ore pindip ninok enkima ino ore piinok ina kima ino nidumu nena kiri inonok anaa duo naaji enkeju anaa ilaras anaa enkoriong nintijipaki kuna kiek aitijipaki enaa vile enaitijipakino kuna asi ore piidip enkima ayupuyupo metaa meipip oleng aaku enkiti naijo inkuk oleng wenkiti flame, wenkiti wueji neipip asi nisuroki taaa kuna kiek inonok enkop anaa nena kuna tenakata paintobiraki tina angle metaa ijo king'orita enkima aing'orr enda alo natii enkima alafu niaku imbelekeny ake aibelekeny ore peeku enaalo nimbelekeny ore peeku ena nimbelekeny ometaba anaa neku enaduo kirng'o ino pookin ore piidip aku enaduo kirng'o ino nidung'udung ninyia

ore taa ena baye e mpesa nibelekenya enkop ang oleng amu ore tiapa nemeetae enatoki naji mpesa anaa enewueji nilo nireyie iropiyiani ashu kipikakini esimu ino teniyata cash niaku ore enatoki naji mpesa ibelekenya enkopoleng amu ore tenakata matejo naaji teneterewuaki enkerai ino tesukul nikiwoshoki enaduo kerai ino esimu nikijoki aterewuaki tenkarake iropiyiani esukul nilo enaduo wueji ore piibaya ninchooyo iropiyiani tenaa ke cash iyata nikipikakini esimu nirewaki enaduo kera ino neshuko enaduo kera ino sukul neeku ore enatoki naji mpesa entoki e maana oleng ashua teniata naaji oltung'ani oltamoyiai nitum oltamoyiai urgent emergency netum oltamoyiai lino emergency tiae wueji naaji nemiboitata nelo sipitali nelelek ilakuanikinono ore eninko tenisaidia ele tung'ani enatoki naji mpesa ake ilo nilo nirew irropiyiani nebaiki oladuo tung'ani lino neeeku ore enatoki naji mpesa etaa entoki e maana oleng tiatua emurua ang niaku entoki e maana oleng ibelekenya enkop ang oleng.

Ore taa eninko tenintobir ena toki nadolta tene aa ore entoki nadolita naa kitayu imotorik . Naa ore eninko tenintobir naa iyier ake irrkiek linonok kando, indim naji ategelu olchani loba anaa oliyieu niyier, niyier kando , ore inkiri inonok nimbung sininche , nidungdung arishrish nipik emoti ino ashuaa oltoo lino ,nintokitokie inkiri inonok ometaba anaa nepuku orpile. Ore pindip aitokitokie, nintokietokie oladuoo shani nebau kiwango naifaa, nintayu ake inaduoo kiri inonok nintushul kuna motorik ele shani paa impir. Nimpir ake aitobiraki paa iwok . Tejia taa eikoni tenitobiri kuna motorik nadolita tene.

ore taa entoki naidim atolimu nadolta nagira aasa tene kadolita ele payian amu orpayian ele loteyiara ena daa eteyiara nkiri nitushulaki inkuashen naaku kadolta ajo ore enaa daa naa endaa nayieruno oleng kelio ninye ake ajo endaa namelok oleng endaa naitobiruno oleng neeku kadolta ele payian anaa kegira aworiwor ena daa aworiworiki isanini akajo ketii ake iltung'anak ogira aworiki neeku kadolta ajo wore ena daa namelok oleng kelio ajo endaa namelok natayieraki niaku kegira ilo tung'ani aworwor aworiki naa isanini.

Ore taa ena siai ena ramatare oonkineji ashuaa ntare pookin telulungata naa entoki emaana oleng. Naa entoki nagira aitobirari oleng tiatua emurua ang. Amu ore tiatua emurua ang , ore duoo sanasana entoki naendelea tiatua emurua ang naa eramatare , aa enoonkishu aa enoontare. Niaku ore iyiook anaa irmaasae ashuaa emurua natii naa ore ena siai naa entoki emaana oleng. Naa entoki nikiyiolo anaa irmaasae eramatare oontare .Niaku egira aendelea esidai eramtare ontare tiatua emurua ang ,amu ekiyiolo eramatare kira irmaase ,idolta kunda kera , egira alep nkineji. Ore ebau inkera ,ore tenakata inkera naba nejia keyiolo eramatare oontare .Tenejing atua ntare keyiolo enkine ashuaa enker namwoi. Niaku ore ena ramatare tiatua emurua ang naa entoki emaana naa entoki nagira aendelea, nikineputua apake iyiook neton egira aendelea tiatua emurua ang.

Ore taa ena siai naa kadolita ajo eunore oonkwashen . Naa ore eninko tenisum oltungani teneun inkwashen naa entoki nalelek oleng amu kelo ake oltungani nedumu empeku oonkwashen naba anaa inayieu nieun aa kuna naji sweet potatoes , aa kuna tenakata , kuna iris potatoes , nkwashen ake naba anaa eniyieu niun. Nidumu kuna kwashen inonok , ore inakata ingira adumu kuna kwashen inonok ,indipa aitaarisha olchamba lino ,nirem olchamba lino ,nintobir metaa iloake niun kuna kwashen inonok. Ore piun kuna kwashen inonok , nintoki aku ibukoki ake enkare , nimpalilia ,niton duoo aitobir olchamba lino, ometaba anaa nebau enkata nao kuna kwashen inonok nilo aitayu tolchamba , aa ilo aturu. Ore peaku eotok ,ituru ake, aturu aitobiraki , nintayu kuna kwashen inonok ewotok esidai.

Ore taa entoki nanyorie ashuaa panyor entoki nagira aasa tene naa kitodolu ajo ore ena tito ashua ena siankiki natii dukuya tene naa kishopito orkila, nishopito enkopia aitodolu ajo indipa enkisuma ina apa nagira isuma penoto ena opiya. Naa ore ena naa embae sidai oleng amu kitodolu ajo eitu egil ena kerai intoiwuo enyenak tau ,eshomo aitabaya enapa nashomo aiteru . Niaku ore ena naa embae sidai oleng ,kitodolu ajo ore kulo tunganak otii ene naa iltunganak ogira ashipa. Amu ore ena naa entoki enchipai, entoki ena naitiship iltunganak ,aku eshomo apa enkerai nelo nisum nidip, ashuaa enkerai ,ashua enkitok ,ashuaa esiankiki , nelo aidip ena kisuma nashomo aiteru naa entoki ina emaana oleng tiatua olosho lang otiatua inkera ang.

Ore taa tiatua engeno naipirta inkishu naa ore pee kifaa oltungani paa keeta engeno naipirta enkiteng enye ashuaa nkishu enyenak amu kifaa oltungani paa keyiolo aaku ore peibungaa enkiteng , neyiolou ajo kolapa liaja ilo ,nikenaki enkiteng amu keton enkiteng for nine ilapaitin oudo . Nikenaki enkiteng ampaka nidip ampaka neishu enkiteng lelo apaitin oudo. Ore peishu lelo apaitin oudo, ninteru aaku ingorita ake enkiteng ino amu keaku iyiolo inakata ajo keisho enkiteng ino enkata pookin. Niaku ingor enkiteng ino ore peisho enkiteng ino ningor olashe lenye .Niaku kifaa oltungani paa keeta ina ngeno pookin oonkishu , niyiolou sii aitoiu enkitenng .Ore paa enkashe nitu aikata eisho niyilo eninko pintonyor olashe lenye . Niaku keyieu oltungani naa keeta ina ngeno pookin tiatua nkishu enyenak .

Ore ena bae ekule ashuaa kule naotok temurua ang naa ene tipat oleng . Amu ore peisho enkiteng ,enoshi kata naisho enkiteng eton aa ore kule enyenak neton aa inoshi enkiteng oigie ,nemeoki oshi nena, ore tenilepu nipik enkukuri ino, ore piipik enkukuri ino nincho etoni nkolongi uni ,ongwan ,ore peton nena olongi neaku ibungate nena ale , nimposh ,niok. Naa ore eimu inakata naa keaku mingira oltungani aishangitie inaduoo ale enkiteng ino. Amu keaku ipik ake enkukuri ino niok .Amu meokoyu naa inakata ingwaa ake enkiteng, enkiteng oigie .Niaku ore piipik enkukuri ino peebik inkolongi ongwan ,ometabaiki nkolongi imiet, naa keaku inakata keji kule naotok, naa keaku ina kata keokoyu. Niaku ore eimu ina kata keaku etu inchangitie oltungani inaduoo ale enkiteng ino aibukoo washuaa ilepoo ake aibukoo.

Ore tipat ena siai adolita tenakata tena pisha anaa ore ele tungani otii dukuya naa kitengenita kulo tunganak .Niaku ore tipat ena ,ena investment e workshops naa kisidai amu kepuo iltunganak netoni nitengeni enaiko teneas irkasin lenye, enaiko teneas isiatin enye. Naa ore ena naa entoki etipat ,amu keaku iyiolou oltungani eninko tenias siatin inonok, niyiolou oltungani eninko peminyialaa enaduoo siai ina niasita .Niaku ore ena naa entoki etipat, we eninko sii oltungani tenilepunyie enaduoo siai ino niasita , eimu ntokitin pookin nikipuo aisum tiatua ena kisuma tenakata nagira ele tungani aisum kulo tunganak.

ore taa enaikunari ena siai temurua ang sanasana ipirrta ena siai eunore anaa irpayek tanakata adolita tenewueji naa kegira aendelea esidai amu ore emurua ang naa emurua naata ena najo ilashumpa tenkutuk olashumpa climate kisidai climate natii ena alo emurua ang amu ore ninye tana eunore orpayek naa kisidai amu ore sininye oshi elo anaa indaiki wore indaiki keeta enchoto enkop nanyorr neeta enkae alo nemenyorr eilingana duo enaa wenatoki najo ilashumpa climate niaku ore tenaalo climate enkop ang naa kenyorr, kenyorr ena unore ata enorpayek amu ekiun oshi iyiok irpayek nikinkesu nikinyia neeku ore kimaanisha ajo wore enaalo enkop ang naa kisidai teunoto ena orpayek weunoto onkitunguuni nena tokitin pookin kisidai tena alo enkop ang.

ore taa tenanu entoroni enkisujata oonkilani too nkaik alangu tenkisujata emashini , naa ore entoroni enkisujata oonkaik , na ore enakata isujita nkilani naa kenauru oltungani, . Kenauru oltungani , kenauru nkaik , nikinauru osesen enakata ingira angingi nkilani aitayu olchafu . Ore esidano emashini naa ipik ake inaduoo kilani inonok emashini , enaduoo mashini , nilotu aitayu , nilotu alo aasafii. Niaku ore kadolta nanu ajo ore tenkisujata oonkaik naa kenauru oltungani . Ore toonkulie , tiay shoto , ketii iltunganak oota enatoki na naore pisuj osabuni fulani nkilani naa keaku ekinyiala nkaik , nikinyiala osesen . Kake ore tenintumia emashini keaku miata nena nyamalaitin pookin nayau osabuni one one nene nanauru oltungani . Niaku kadol nanu ajo kisidai enkisujata onkilani eimu eitumia emashini.

Ore taa enkitobirata ashua eyierata okuna kiri naa ore kuna kiri ketii imonyit, netii nkiri ate ,netii nkiri naata eilata. Niaku imbung ake inaduoo kiri inonok nidungdung , ore pindip atudungdungo ,nipik emoti, nipik enkiti are ,nipik shumbi. Ninchoina moti mitootua ometaba anaa neishu enaduoo are . Ore peishu enkare , ninteru akurtkurt inkiri inonok, nikurt inkiri inonok niiikurt ometaba anaa neishunye enaduoo are. Ore ake ingira aendelea akurt inkir inonok , neendelea aiblelekeny orangi, aibelekeny orangi ometaba anaa netiu inji neeku ijo kedo taaata anaa kuna . Ore petiu inji adoru anaa kuna naa kimaanisha ajo ore kuna kiri naa ekuto tanakata etaa etaa tayari penyae ,niaku ina eyiereta naijo kuna.

Ore taa enkabila omali nadolita tene aa ropiyiani keetae kuna osoitok , neetae kuna onkardasin , neetae kuna natii esimu . Niaku ore nai tenanu enkabila omali nayor naa kuna naji natii esimu. Amu ore natii esimu ,indim aitumia enkata pookin, indim aisaidia oltungani olakwa oota enyamali, indim ataretie enkerai natii sukuul, indimaitumia ainyiangunyie credit e simu ino .Naa kadolta ajo ore kuna natii esimu ninche sidan alang kuna niata nimbungita , aa kuna osoitok aa kunda kulie onkardasin .Ore ninye kuna osoitok naa kitorok amu kinyial imbenia , ore pinap tenkumoi naa keud imbenia ,niaku keeta ninche entoroni sapuk . Niaku kadolita nanu anaa kuna natii esimu isidain alang kunda onkardasini ashuaa kuna osoitok.

Ore pee adol kuna kukurtok naaripa sidan oleng, naitobiraki oleng, ore pee adol nadamu olkuaak lang loolmaasai. ore apa hoo neton ake eetai ilo kuaak toolmaasai otenakata, imbung ake oltungani enkukuri ino nitobir, nirrip too saen, niiliang apeny tenkima kunden neerook, nintobir enkukuri ino basiake. nirrip ompaka ena siotee naikenieki. nintobirr enkukurri ino metaa keisidai pee ipik kule innonok. Nintumia airr olchani oji oloirien, ninye eitumiae arrie inkurkutok. oloirien airie enkukuri ino, nintumia (niasishore) esosian aitayu ilo. ore pee indip ataasa ina nipik kule inonok enaduo kukuri ino kule inonok aa kule nairowua ashu inaooto nishum ake meoto pee iwok, neaku ina toki nalotu indamunot ainei tenadol kuna kukurtok.

Ore taa maana epeigel oltungani nkilani eton isuj naa keetae nkilani naibor , kuna naata orangi oibor ashua osikitoi lorangi netii olchafu oleng, neetae kuna narook ,niaku kegel oltungani nkilani pitumoki aisuja .Amu mitumokiaisuja nkilani naata rangiin orok ashu impusi onkilani naata irangin oibor. Niaku interunyie aisuj inkilani naibor ashuaa naatakulo rangin owang pintoki alo aisuj kunda kilani naata irangin lemewang. Amu inakata itumoki aisuja nkilani inonok aitobiraki.